Mũnene wa borithi wa bũrũri wa Kenya nĩ aronekana arĩ na anene angĩ atatũ aborithi marĩ kirugũrio gĩa kĩrathi kĩa borithi kĩa mwaka ũyũ. Kĩrathi gĩkĩ kĩrĩkĩtio thutha wa gũbundithio nĩ arutani ũrĩa mangĩhota maũndũ marĩa borithi mangĩhota kũgirĩra na kũmenyerera indo cia bũrũri

Rũcanjara rwa nyamũ rwa Serengetti National Park, rũkoragwo bũrũri-inĩ wa Tanzania, na nĩ rũkoragwo rũnyitanĩte na rũcanjara rwa Kenya, rwa Masai Mara. Rũcanjara rũrũ, nĩ ruo rũcanjara rũrĩa rũnene mũno bũrũri-inĩ wa bũrũri-inĩ wa Africa, nĩ gũkorwo nĩ rũkoragwo na nyamũ nyingĩ ta mĩrũthi, ona ngarĩ, rũcanjara rũrũ nĩ rwendetwo nĩ athũngũ nĩ tondũ nyamũ ikĩraga kuuma bũrũri-inĩ wa Tanzania cigĩũka bũrũri-inĩ wa Kenya, cikahĩtũkĩra rũĩ-inĩ rwa Masai Mara, na hĩndĩ ĩyo, nĩ rĩo cihotaga kũhĩtwo.